Haya haha nĩ ng'ombe ndĩrona imwe nĩ ciohetwo na mĩkwa ngingo no cirathiĩ ikĩrĩaga na na bara-inĩ na njĩra-inĩ kwoguo nĩ ng'ombe iria cithiaga cikĩrĩithagio na bara citarĩ cia kũhingĩrwo gĩchegũ atĩ iria cituagĩrwo mahuti cigĩtwaragĩrwo ici nĩ iria cithiaga ikĩrĩithagio na bara na mũnono ndĩrona nĩ nĩ ng'ombe cia ndume nyingĩ ciĩhaha na niĩ ndĩrona ng'ombe ithano, inya cia rangi wa tĩri na ĩmwe ya rangi mwerũ na nĩ cironeka nĩ ng'ombe theru mũno nĩ ng'ombe cikaraga wega ona cigĩthiaga cikĩrĩithagio na njĩra, ti ng'ombe hũtu ũguo ngwĩciria ici nĩcio maĩingĩ cihũthĩkaga ciĩ ciĩ cia ndume kana ciĩ cia gũkuithio mĩrigo kana kũrĩma, rĩu nĩrĩo rĩciria rĩa kwa rĩrĩa niĩ ndĩrona mbica-inĩ ĩno.